ore ena naa ereten e nursery bed. aata ewueji neidimi aatunie empuka. enkabila ekapish, tenebo orkeek onkabilaritin akeyie pookin oompuka. neeku kengasi aitobiraki nursery ore pee ebulu nena aitubulu, eton aakutitik, netumi aidapasha, tiatua ena nursery.

Ore te nkopang neibelekenye ena baye oleng aataa iesata orkasi tonkaik, ore embaye sapuk naibelekenya naa elotunoto oomashinini anaa oltinga, anaa olchembe ombaa ake iyie kumok naayautwa enkibelekenyeta etekinelojia. Etaa taata meekure eturusho ltunganak too inkaik, keitumiya oltinga neitelelek esiaai onkaik enaa ena, neaku in anewua enkibelekenyata sapuk oleng enturore oolchambai tonkaik.

Ore peewuo enkibelekenyata sapuk enkop ang' tena baye naturishoi to nkaek naa elotunoto o mashinini naitelelia orkasi loo nkaek laijo ele. Emashini naa oltika oiremisho tolchembe, keyaa sai kutikik neas esia sapuk oleng' naidimayu ashu nayeunoyu neasi. Neeku ina baye nayau enkibelekenyata sapuk oleng' tenkop pookin.

Ore enkisiayare osesen nemeyau ndamunot naa piinya oltung'ani endaa sidai te pooki rishata amu keret osesen nemeyau indamunot. Ore eniare naa pias tisi, ore taa tisi naa piilo enkiwanja nidala empira ashu piikwet naake eret osesen nitadoyio ndamunot te pooki rishata.